Adolita taa irkeek, ore irkeek otii ene wueji naa louno kuo keek amu eti sapukin netii irkutitik leton ake egira aabulu, nadolta sii ng'asiripani naitashe ashu mpoosti natii naijo ino sitima netii nabo napetakino inkardasini. Netii sii enkaji nadolta siinye tidie wueji naata nasheta too mabateni, naitoki sii adol enkiti toki nashetuno amanyita kuna siripani naitashe. Neeku nena tokitin adolta nadolta siinye irkutik soitok otii idie wuei oiragita tine wueji netii irkuti keek uonu kutitik.

Ore taa ena nadolta naa kadolta ntokitin naijo ee kagira aitodol ajo empira etiiki nee efirimbi ewoshito ele tung'ani ele refarii, nitodolu naa ajo empenalt egirai aapuo aawosh naa edamu idipa aatutaki engoal enjoto natii netii naa oltung'ani ogira ajo peelo awosh ena pira naa nooldo irkulie tung'anak otii boo, eti olagira aya ninye ena toki nagira aasa netii naa logira ake atoni agira naa aishabikia ena siai nagira aiendelea tene wueji aa taa empira.